okay kuon itedo kamae: ikawo pii iole sufuria ipimo pii moromo gi kuom midwa tedo iole sufuria ikete kendo. Ichwake, iolo wiye mogo koseyienyo mopopni iolo wiye mogo .Sama iolo wiye mogo to irudo ing'ine e sufuria kanyo, koseng'inore e s sufuria kanyo to koro, inyalo kawo san tichaki ng'ine go ei kanyo tiume godo e sufuria kanyo , tidwoko mach chien iwe ochwiny' mathin kosechwiny mathin tigole e kendo Bang' kisegole e kendo, tiloke ei san tinyalo kete ewi mesa. Kisekete ewi mesa tichaki ume.